Iyiolo faida e mpesa te biashara naa kisaidia iloopeny biashara o wateja lenyanak. kisaidia iloopeny biashara metanapa iropiyiani kumok tenkoitoi empesa. nemeputori. itelelek sii, ipungusaki enapata ooropiyiani kumok naitaa empurore kiti. ilepunye sii biashara aa kiaku keponari nkoitoi, naalakishoreki.

Iyiolo iltururi naa eeta faida sapuk oleng, tolmembai, iyiolo faida edukuya, naa keyau naboisho. itutum iltunganak, oota iyieunot napaasha neretokino, isho sii ilmembai iropiyiani yiabori oleng. eret sii iltunganak. metabaiki ewueji neyieu nebaiki. nebaiki eretoto anaa iltururi. eret sii ilmembai. metushuma iropiyiani omitosha, maitaji enye.

Iyiolo ng'olikunot naata aapik ekuna olong'i naa kishooyo silent. iyiolo egolikinoto edukuya, naa isho iltunganak esile, leitu aikata edol ninche. iyiolo eniare naa, ekeisho esile enye oleng neeku, kelaikino iltunganak kumok aatalak. iyiolo eneuni, naa eipotu ninche inamba ekulie tunganak anaa security e loan kake, nepuo ninche aitayu inyamalitin, eneitu elak esile enye. ebae ena, namitiki iltunganak kumok itumia kuna aapi aayayie ilooni ebiashara one matumisi, yeate makewon.

Iyiolo esidaino osirua le wiki naisaidia ilkastomani te sacco ore esidano edukuya. naa kilepunye naboisho tiatua sacco ilkastomani lenye. ore sii enkoitoi, eyau sii enkoitoi sidai, arashu ilkastomani lenye, enkariyiano tialo mbaa, eyau sii nkumok nitoris iltung'anak.